Ma mashin ma kwano pesa to chal ni ka aneno ma ohala ma ng'ato timo to koro ma pesa ne matin mosedonje mfuke koro okwano gi kapok otergi e bank kata kumi kano gie. Okwano pesa te mosedonjo e odiochieng'no.